Kangi'yo pichani to aneno ni en od puonj, kendo en od puonj ma nigi tiegruok mange'ny en gi gik mangeny aneno ka en gi komputa nitie ngat ma aneno kochung' machalo japuonj nitie kalatas motingo' e lwete ma osomo to kaneno mbelene to aneno komputa aneno achiel maduong' ma ondik gik ma opogore opogore ogor gik ma opogore opogore, malo kacha e wiye kacha bende ondik gik ma opogore opogore mago gin saa e kuonde ma opogore opogore koro ma chalo od puonjo to en od puonjo ma nyalobedo ni kelo kanyakla mar ji ma kowuoke pinje ma opogore opogore kokale yor mbuyi kamano. Koro kaa giseromo e yor mbui to ja puonj puonjo to ginyalo neno samora mora ma gin tiere kendo gi luu gik ma japuonj puonjo mano e somo e yor mbui.

Pichani kang'iye taneno kaen kar puonjo, ochalo kar puonjo moloyo kar somo. Anyalo wacho ni en kar puonjo nikech aneno ka ng'ato achiel ochung' mbele kacha to en gikalatas maa ma oting'o eluete, toke aneno kanitiere wang' jowi moro maduong' ma ogorie gik mopogore opogore, to gik mopogore opogorego, aneno kawiye malo kanyo bende ondik saa mopogore opogore togi kuonde mopogore opogore. Aneno Nairobi, aneno Yyyyawni aneno Reno kanyo, koro mago chalo seche maa nikuonde mopogore opogore, koro kaka ka Nairobi en saa ochiko gi dakika piero ang'wen gi ochiko, bende mopogore mokogo . K

Tich ma aneno ka nitie kaa en tich mar sidho ng'ato kondo, osesomo ma okalo koro osethe kondo bang'e kosesidhe kondo to jo anyuala mare bet kode to gilosone gimoro matin mondo embe obediye gi mor nikech en mor maduong' kendo ji chiemo kigoyone erokamano nikech otich matek mosetimo. koro kamano eka tijni itimo e aluora marwa too aluora marwa ahinya ahinya itimo gini ka ngato osetieko somo kata osesomo kowuok okang achiel kodonje okang' moro mar somo kata osetieko somo koro osekalon odwadhi oyud tich koro kosetimo kamano iyudo ka obiro gia anyuolane ma jogo ma osebedo ka taye kata ma osebedo ka bet kode gibiro kode seche ma oseluong nying' to ochung to gimbe gi chung inyalo migi gi wuo matin to embe owuo matin kowuok kanyo tokoro gi thi timo weche modong' dala.

Ka ang'iyo picha ni to aneno ji ariyo kochung' mbele kendo gimako pala gidwang'ado cake cake. To nitie jok moko ma bende ochung' kanigi mor e mbele gi kata e aluaara margi bende nigi mor. Koro jogi nigi mor gin gi mor nikeche gimoro otimore maber kata gimoro maber okalo to kok kamano to gichalo joma tiyo kanyakla nikech aneno ka jokmoko ochung' kendo mor. Gichalo jok ma ong'eyore. Koro gima aneno e tijni ni kod neng'o nikech okelo ji kanyakla. Ka gimoro meber osetimore to gibedo kanyakla kendo kimor kanyakla, gichiemo kanyakla to mano medoriwo gi kendo medo jiwo gi kamoro achiel kaka jok matiyo kamoro achiel. Kamano gimedo tiyo kagi kagin kanyakla kendi kimedo tiyo maber maonge gimoro manyalo pogo gi kata lweny manyalo wuok e kindgi.

E picha ma onyis kae, ng'at mangeyo ka en jasiasa ma iluongo ni Justin Muturi, en ema angeye e picha maneno ka to en jasiasa kendo jatij sirkal, osebedo jatij sirkal kuom ndalo mangeny. Koro nengo ma en go en ni loch piny mar jatend piny masani William Ruto, enie achiel kuom josiasa mago mane konye kane odwaro chung' kaka ker mar kenya, bange to ne oket jasiasa ma waneno ka miluongo ni Justin muturi kaka achiel kuom jogo magayo sirkal mar William Ruto, koro mano e nengo ma en go en jasiasa maduong ma ongere, to osebedo kata kaka achiel kuom jogo magayo sirkal kangiso gi kaka onego bedni otimo kata duol ma jopiny nigo bende ochopo, mano e nengo maen go, kamano

Epichani aneno jok mamine kanigi mor, gitugo, gibiro kanyakla kendo gin gimor. Moko oting'o nyithindo, moko miel koro manoe gima aneno ka, kang'iyo epichani. Gin gimor seche moko inyalo yudo ni gimaber otimore negi, kok kamano to nitiere gimoro maber madwaro timore negi. Koro mor gin go kendo gidum jomoko mielto gichung' kanyakla moloyo nito ochalo chokruok mar oganda mawuok kamoro achiel, moloyo to joma mine.

Tich ma aneno kae en tich mar puonjo kokalo kuom gigo ma wadendo ni tiegruok manyasani koro tiegruok manyasani nitie kaka itiyo gi lony gi rieko mar kompiuta mopogore opogore koro kaka inyalo puonj ngato mondo mi one otim tijni nge'ni mokuongo othikalo e mbalariany, mbalariany kama kama othikatheno ithipuonje , ithipuonje ipuojne koluore gi weche mag tiyo kod gik lony masani motingo' komputa gi gik mo opogore opogore omi one kaka wanyalo konyo jok ma moko seche ma wauoyo kodgi kata seche ma wapuonjore kodgi

Ma en jatelo mar doho maduong' mogik epiny Kenya ka. To kaneno ka taneno gaset ma itiyogo epiny Kenya ka, achiel kuom gasede mitiyogo e piny Kenya ka,e gaset maneno ka kaloko gima ondik kuro mondik maduong' man ebath picha mar Matha Koome maen jatend doho maduong' kata jang'ad bura maduong' epiny Kenya ka, ondik ni jorit mage ogol kata oluong makoro miyo ni arita mare ok ni maber, odok piny. Mano e gima aneno ka, taneno kaok en gima ber kaparo. Kaneno gini taneno kaok en gima ber nikech mae e jang'ad doho maduong' epiny Kenya ka, to onego obed gi arita makare mondo omii okonye, kik gimoro marach timrene kata eseche mong'ado bura mopogore opogore epiny Kenya.

Ma tich mar wang'o chuma. To chuma gi ema iwang' gi ti inyalosolo go gik ma opogore opogore. Inyalo los dhot kata inyalo los dirisa bende. Koro rawera mawang'e no otimo tijno mondo oyud ohala. Koro e aluora wa mopogore opogore, iyudo ka rawera nitie. Achiel kata ariyo kuom gi nyalo bet piny to chako tich mar wang'o chuma mondo mi giyud kaka gibedo yuto makonyo gi e yore mag chiemo kendo rito anyuola mar gi. Koro ae luara marwa to onge ok time kama oyawore kama. Itime kama oumore kendo ng'at matime rwako gigo mageng'e mondo kik ohinyre konyako wang'e, e wiye ka achiel gi lwetene, gi bedene, kod tiendene. Mano ekaka itime e aluora mar wa. Lakini kuom duto en ni rowere yudo tich ko kalo kuom kanyo magi konyore go kachiel gi anyuola margi.

Weche duto man kod nengo kae, aneno ndano ma ochokore kanyakla achiel, aneno gik mitiyo go e pur miluongo' ni tinga tinga, anenogi kanyo mitiyo go e pur, koro to anenogi kanyo ka nitie ngato achiel mochung' machiegni kodgi minyalo bedo ni en achiel kuom jogo manyisogi kaka gitiyo. Maneno kae gin mago, dhano mochokore kanyakla achiel, gi jogo makonyo e puonjo gikmoko. Koro ma chalo kama ji puonjore e weche mag pur kod ohala moloyo ahinya to pur kitiyo kod tinga tinga, kamano mano e gima aneno e ka

Ka ang'iyo ka to aneno ka nitie kamogor piny e lowo. Ogore mopogore opogore e kamoro achiel. Koro ka ang'iyo aneno ka en kar tugo. Onyalo bedo kar tugo mar nyithindo. Mano e gima aneno kanyo. Moloyo to ni en kama nyithindo romoe. En kama ler ma onge gimoro amora ma iluoro ka nyithindo owuok. Kor an en gima biro e pacha kanyo to aneno ka en kar tugo mar nyithindo kendo en kar tugo maber nikech aneno ka gigore meber. Kamano.